Nĩ mũmera ũrekĩrwo bataraitha harĩa ũhandĩirwo, na ũroneka ũhandĩirwo handũ hena kanyamũ, ũguo ndũhandĩtwo thĩ-inĩ wa mũgũnda, rĩu bataraitha nĩyo ĩkĩrĩtwo guoko nĩgetha ĩkĩrwo